kae anyalo neno omuga adek ka chiemo e game park to ka okok okok be luwo bang gi kanyo ka ngiyo gik manie ngegi, nyalo chamonegi gik moko machalo kute, machalo kaka okuodo e itgi koro gineno okok okok nie bathgi kanyo kachiel kod omuga ka chiemo e game park

Aneno kae ka jogi ne obiro e tour e game park, koro ne gibiro neno lee machalo kaka omuga, ong’er, thuol gini, yaani lee tee manie bungu. Koro gibiro ka aneno ka en kamoro ma oger maber moket gigo koro jii biro ka ng’iyo. koro aneno ka gin gi hilo mangeny ahinya ,gibiro gimoyo ng’ato simu ama ng’ato gogi picha mar paro mar miyo chieng moro gipar kama ne gintie ama mar nyiso friends moko kama ne gintie mondo o attract jomoko bende

Kuom tich maneno kae ni aneno ka ber mokelo ahinya en yudo pesa kuom jowuoth manyalo dhi kuond maboyo boyo, manyalo kalo nam kadhi kamachielo, aneno ka kagi jogi to ginyudo pesa, mar ariyo gikonyo, gini konyo gi mar ngeyo ka ginyalo konyore kata ka yamo owuok mangeny kata ka giyudore e accident moro kata ka gimoro marach nyalo timore negi, koro gini konyogi ngeyo konyogi bedo gi experience mangeny. Moro kendo konyogi ngeyo pinje ma opogore opogore koro gi explore mangeny ahinya, magoo e tije manyalo wachoni...

Magi jo masaai, taneno kagin gi ornaments mang'eny ahinya. koro kanyalo wacho nii yoo maginyalo tiyogo mondo giusgo gigegigoo ,ginyalo wuotho edhoot kadhoot, mondo jii ong'ee gikma giuso , kasto gimii jokmaa nkanyo kata gi lombgi gi wach mang'eny ahinya, kaka gigii gigegigoo beyo mondo onyieo kasto kagiseuso gigegii kata ginyalo kaogi ,gichokgi kamoro achiel mondo atleast ng'ato nyalo yaa kamoro, too dhia dhia kuma gintierono too kao gimaa giusogo.

Aneno ka ma gazet mar Daily Nation, aneno ka otingo thuond weche kae. Koro thuon wach ni en wach mabe oselandi, oselande e social media mangeny koro jogi bende ondike e gazet en aena news moro milando koro mondo atleas jii ongeye mangeny ema omiyo aneno ka ondike kae e gaset ni mondo jii joma jom pok nowinjo news nyalo some kata joma onge gi saa mar winjo news kanigi saa mar some kata ka en gi time moro matin moyweyo godo, onyalo kaw gaset mondo osom mondo onge gima dhi mbele kenya kae, Kenya kae kata e pinje moko maoko koro egima naneno ka ondik gigi eki, aneno ka ondik.